Ka osegol omena e nam , ibiro to iluoko omena maler. Magol chilo ma owuok kod omena ei nam. Ka oseluoke to ibiro to imoye ma omena no tuo. Kose moye, to joma wang'o omena kata jo war biro to kawo omena kose kuok yaani kose moye.